Yore mag mbui osekelo yot ne joma nie gweng'wa yudo hola niwira ok giwuoth mabor kagimanyo hola. Bende gisebedo kagiting'o malo ohendni mekgi kendo konyo gi e ting'o malo yudo mekgi. Yore mag hola mag mbui en achiel kuom gino mosekelo dongruok e kind oganda kalure ni oganda ok ti koda ,ka omenda mathoth kagiwuotho ,kagidhi manyo hola e bengi. Omiyo yore mag hola ma iyudo kokadho kuom mbui gin mago maneno ka oseting'o malo kendo konyo jowa, moloyo to mine matimo ohelni mopogore opogore e chirni mayudore e gwengewa.